en anee kinaboisien anagen kiagiguk kerichek ih aboishen noton chuboit anagen kiagigyuk noton kerichek. Bo komanut miss6iniboisien chuboit ih noton neboo soda anan chuboit ne glassit agetugul ih asikobit ko kararan kot missing aniboisien nebo glassit ngap matot kosus kioton anan keyeisi . Kosir iboisien chuboit noton ne blastick ko toskosus kiagit ng'ung chuboit noton ago magararan kot missing komayee kerichek komie. Kokaran iboisien chuboit noton nebo glassit anan ko nebo soda.ko kararan kot missing iniboishen en chuboit niton ngap bendii kerichek Ako yee teta ngo kit agetugul.

En terchinet nebo amitwokik en kiagik cheuen en ak chechulotin en kiagik ko kararan kot missing aniboisien marurek ii alan ko suswek chekikiyamsi choton ko Hay en kelchinoik chechiket en hay ko kararan kot missing ngap imuch iboisien choton ikochin teta ko kararan kot missing ngap imong'uu icheket cheko chechang ako biyonyi teta, kokerke ak marurek, en marurek iswoche akimete koyomio akitilotilchi teta komengekitu akitesta any chengek kochoton koyoe teta koet akosich choton cheko chechang ak chekororon noton kobo komonut missing en ng'alekab cheko ak ng'alekb teta en olitugul.

En koraan ninyon keboisien tuguk cheuu hay ak marurek, ak tuguk chekakisuach keboen teta, ak tuguk cheuu ndisinik , ketikab ndisinik ak magandekab indisinik, keboen tetaa ko ba komanut missing iniboishen ibai teta, akobo marurek ibaishen ibaen teta hay ichuton ih , ngab ih chuton ko bo kamanut missing akiboisien akot kouu chengek ko ba kamanut missing ngap amituakik chuton ko tugulet ih sikobit kochob cheko kokarnegitun ih akosich choton chekibore flavor choton igere tetang'ung kakarnit teta, kakoet teta aooh nerat kot missing ako tinye banyek chekororon ago atko kirgit kocheru moek chekoraran chebo komanut kora kot missing.

En eleribtoi temik kimnatetab moek chemengechen ak arokab ingokegenik ih eleribtoi kimnotet en tuchutin ih , ko Yoon mamiten tuguk chrome ko irbe kouni, en ng'alekab tugaa chemengech ih kokachin choton kogasanchi koeyebek soiti koma kong'ete teta kokase kokim moita ngap tindoo bek en borta . Ngeba ng'alekab arokeb ingogenik ih chechu olekiribto korasi kot missing, ngap ih iname tukuk cheuu kerichek akindechi beek agimetechi koye ko noton hi , kokerichek chuton ih koyae aruetab ingokiet kosich noton sobet nekararan asikonam kocheng'chige amituakik Ako kimitu aruetab ingokiet kot missing.

Ole amishtoi kiag'ik kotienge kele kiag'ik che echen anan ko kiag'ik chemengechen, kebaa ng'alekab kiag'ik che echen en eleiamishtoi koter ak ole amishtoe kiag'ik chemengechen, en kiag'ik che echen en ole amishtoi ko ame chechang kot missing ngap tot kotar choton iin kumuet akenge chebo chengek kiag'ik che echen yanga kibai komie en betusiek aeng ,ko en kiag'ik chemeng'ech ii olongo kikochi chengek ii ko tos kotar kinuet akene en betusik angwan tot kotar ot en betusiek mut alan kosir kobokomonut missing en chuton ngap ineteke mutyomutyo kiag'ik chemengechen.

En kokuanikab Garisa en somesetab konetab robinik en kokwotiniton ih , nibo Garisa ko ma bo komanut missing somesetab rabinik. Alan isom chito kaikai chito inii chengchigee rabinik kuku chengen Ile komang'nen choton lupchanik kuuk. Nibuch ih samsetab rabinik ng'alekab choton chesime rabinik en loan ih tos isam rabinik choton agibeboisien en tuguk alak tugul chegemiiboisien asitun ih yooton yenaam iyai kasit ng'ung ih marakenaam mutyo tatuun , rabinik choton Alan ih imuche ih ilubonchike choton mutyo mutyo ih itokor itar ilubanchinike rabinik chuton chekikesom en loan

En keretnyu en eleakertai ng'alekab strike en Kenya tukuk chekokoyai en eleaketai ko kokotoret anan tom kotaret. En anei alene kokotaret strike en Kenya ngab ih ngobit ng'aliot neuunon ih kobendii bik laam ih, akbokoter oret anan bokonam strike ichoto akoba baga parliament anan ko eleuu state house ko ko bichoto ko rirtos akobo ki agetugul nemacham kotugulet ko ngonaam koriria bik cheuu choton akobaa kokere mogorek en barak kole olino kole kakonam konyanyasan Kenya. Ko ba kamanut ngo riria ngaap mamucheke, ko choton ko Gere kole bichuno kole imuch kotogo toret bichu akotoreti en imanit akere kole bo komanut en anee.

En enetishetab bwatenyun en earoretab lakok en waletab emet ii koo ininam inet lakwek ngomingin en oret noton nekararan bokomonut missing ngap en noton inet lakwet ele tot komeng'ndo koet ak oleburto ngoet choton tukuk chechoton ile tot inet lakwanito koinet tutk cheu tekisto kotekis biik che echen , kotekis biik che echen ak chemengech, inet tukuchuto eleyoito kasit ,elesomondoo, eleyoito kasitab gaa, kasitab sukul kotekis chitugul en kokwet ndandan woo ana koming'in, ko en ngalechun mengech chuton akinet lakwet kotililit ak ng'alekab tililindo akinet lakwet elewendido kanisa ak ele saito konome lakwet koo wole emet.

Eng ele agertoi eng baet ab tugaah ko bo kamanut missing ngaap eng baek ab tugaah chutoon ele tos konyildaa baet ab tugaah ko ak walutiik eng ngalek chutoon ii ko korong ii teta ko tare kenyiit konyigis teta anan ko yaan tupcheer teta kotare kenyiit agengee sikonam ak komii moita ko notoon ko taguu waleet eng kenyiit ak kenyiit ngaap ingotaar teta koie kobure nekiit aeng sikoip kora teta ooh waleet Koo iin tesetai ko changaituun tugaah en yotoon koot ko korengung ii anan korap chii ko taguu kole miten walutiik ii ak kelchinaik che chaang oo agere kora kole bo kamanuut keriib tugaah ngaap chotoon ko taretii koot.

En anei eletot ang'olde amituakik kab tuga asiko chang'a choton chego chego chechuget ko eletotachate ng'alechu ko nyalu atindoi chengekab tuga en chechekab tuga en , chengekab tuga en , choton checheng ak nyolu atindoi tuguk choton marurek ih nyolu atindoi susuek chekibore hay ih ak susuek kawaida chebo ngueny cheiemen teta ak ih elechobtai taar ih chob Kuam teta aki ih sikobit kochang'a chego ih , nyolu komiten kororon kora chumbik en chuton ih ikochini chengek subuiakikoite chumbiot ih, akiingoe bek chechang aki murmur chi marurek komengekitun akikochi aking'olde, chengek ak kora ichobchi sikoyemen choton susuek chekibore hay. koo badae itiach teta akiberib en taban kotesaksei chego.

Eng kiagik kyuuk ii ole abaitoi ii kiagik kyuuk korong ane aindoi kiagik che chaang chandai chotoon nguronook andai chotoon tugaah andai chotoon ingogenik ak andai chotoon plegook che chaang ak ngongiik en ele abaitai kiagik chu chuig ii konyaluu atindoi tuguuk che chaang koot missing ane amakyinigei tuguuk che uu chengeek ii sikobiit akochii ingogenik ko ingogenik ak ayalchii kora chengeek ab tugaah ko bo kamanut missing inichapchii tuguuk chengek kaap chotoon che taretii eng ngoot ko ingogiet ko taretii eng ngalek ab kolaal eng teta eng kotaretii eng ngalek ab chego eng tuguuk chuu nguronook ko taretii eng ngalek ab koyechekituun ako siich chotoon panyeek che eecheen ako bulianiit inendet en anei ko elebaitai tuguuk chutoon ko abae eng subui ii ak eng langat ik aka en lanjii akomae beek che chaang koot missing.

Eng baet ab kiagiik koba kamanut koot missing en olaan tugul tos ko Kenya anan ko ematinweek tuguul ngaap eng baet ab kiagik kibai tuguuk che uu nguronook ii ko ininai nguruet kabisa ko bulianiit nguruet ii kobaa kamanuut missing ngaap inyoruu chotoon tuguuk che uu panyeek Anna ichapee tuguuk che uu smokie ngebaa ngalek ab tugaah kobaa kamanuut Missing tugaah ngaap nibai teta imuuch inyoruu chego che kororon ii ak imuuch imuuch inyoruu kora panyeek che chaang eng eng tuchuu chutoon bo kamanut kora tugaah eng ngalek ab ingokiet ii ko nibai ingokeniik ii koba kamanut kora koot missing ngaap kinyoruu chotoon maiinik ak kora miten panyeek chebo ingogenik eng mainik chutoon ko ibaisheen eng tuguuk che chaang ichapeen kegisiek ak tuguuk alaak tugul ngebaa ngalek ab nguronook ii ibaen nguruet oo kararan koot missing taretii eng ngalek ab panyeek.